Kainet Oleitok tok ih kekere en bagoinik chemi oret en Kenya kobaru kole nekit iit olemi olekikuren Oleitok tok Alan itakinike yoto anan kokariit amuun en kainutik tugul chekikuren en bagoinik ih, en oret kobaru kole , ibaru oletakienke anan mi kainet notet nekakimwa Alan kariit yoto, noton neboru kole kariit Oleitok tok anan toma.

Temiik koboishen kiit neu (SC) weather (SC) anan ko kiit neu poldet asikonai kole nee kiit neisibu ak konee kiit nenyolu keyai ak komure ano asi angot ko Tomo kochobok komyee kobang'angee en olekoburto poldet koboru kole, imuch korobon komaloo anan ko imuch komomii ropta komaloo amuun, Yoon nekit korobon komii oleburtoo polik, imuch koborgee poldet nebo ropta, ko oloon moche koloit ropta komomii poldet akot age'nge, so angoger temik polik koboru kole kon'yool kechopchigee temisiet, kechop mbarenik kochobok komyee asikopiit keminso, ko oloon momii polik Barak okot age'nge koboru kole momii ropta konekit, konoton amunee makoi kemiin kii amuun manyoru beek tuguk che kakimiin,(SC) so (SC) toreti temiik missing asikonai kole kakoyam keminso anan Tomo.

En tuguk ab moswoknatet Che Tam aboisien ayumi sirutik en mbarenyun ko Tam Inan okot agose en radio kengololen ko yoton Ole aboisien ayumii sirutik en mbarenyun sait age imuchi iger tuguk cheu television tuguk cheu kaborunoik amun en television Che kiboisien siku hizi komiten kibindisiek chebo ngalek ab agriculture chebo ngalek ab temisiet komi yoton Che muche inyoru Ole iyumen kora sirutik Che aboisien en mbarenyun ko amuche awo tuiyosiek chebo temisiosyek amun kigogon ge serkali konetat temik so awendi yoton asikobit kinetan agobo temisiet anyoru sirutik kora en yoton kit kora komi tugun cheu kasetisiek anan kitabusiek chebo ngalek ab agriculture ko amuche kora a soman ak nyorchigei sirutik chebo mbarenyun en yoton

Oratinwek charupe sikinem kainet en CRB ko momii oreet akee kobaten iliban deni amun mokindein buch CRB kometinye chebo benkit aketukul alaa chebo kayumoshek anan chebo loan alak tukul chebo kombunishek cheterter alaa chebo benki alaa chebo ne ko kai cliarenge ko itiakat inyendet ak kobit kisto kainengung en CRB.

Municipalty ko serkalit nemi ng'weny nebo serkalit nebo boror nemi noton nebo county ago kasitab municipality ko kotononchi taonishek chemi county inoton, kobangan taonishek, kobangan bongonutik alak tugul che tesetai en taon, cheu chebo ole kitekto korik. Imuche kora koger ng'alekab tililindo en taon, imuche koger kora ng'alekab korik, koger ole kigotoito korik ab mung'aret en taon. Icheget kora chetoreti en plan nebo taon asikobit kotegag taon. Asikobit kotegeg tugushek. Ko noto ko kasitab municipality ole kiy age tugul nebo municipal ko icheget che tononchin. Ng'alekab sipitalishek, ng'alekab nee, tuguchan tugul chon mi taon koicheget che tononchin kbangan ole kitekto asikobit komatech biik ala korib kora taon asikobit komachor biik mbarenik. Ala inyoru alak kigoextenden tugenywan bagoker oratinwek ala bagoker korindoishek che nyolu keboishen. Ko kasitab municipal choton konyokokerot kole biik chemi taon ko koisib town plan anan kosib plan nebo taon sikobit komabit musmusetab ge anan musmussetab taon.

Komosto netononjin urerioshek en county kotinye komonut neo mising alan tinye komonutik chechang amun icheket chetononjin ngalekab urerioshek en county kotortetike ak serikalit noton nebo boror neo amun kasinywany ko koker kolee ngalekab urerioshek ko kokisib tukul nemomi kolotuno amun ndoyon momi netononjin urerioshek en county ko too uuii mising koit serikalit nimbo boror konyokonyor chumii ngweny ireyu, yaani konyokonyor bichu mii mashinani biik chemii resob ak biik chetom koityi soko ko icheket chetoreti ko olchinot silaa kochopchinot kiwanjet chebo masoesi, kiolchin oot tukuk chekiboishen cheuu kweyooyek, chheuu nee mpirok ak kotoreti kora kokochin kii aketukul nemokyinge wachezaji chemii yoton, ko kasit neyoe komostab urerioshek county ko koker kolee kokirib kiit aketukul neteseta en ureriet aketukul ak kesopoten chemoche kesopoten ak konamke ak eun akoo icheket cheripresenteni alaan chemii serikali nibo boror nekoto bichuton chumii nweny ireyu so komostab urerioshek nebo.

Bororioshek tukul alaan chii aketukul nebunu Kenya en Kenya en elebunu ko amitwokik chekiboen kouu ngele ngeboishen banok alaan en korokut en biik chebunu Rift valley ko koin cheko ak tukun cheu kimnyet ak chaik, iwee komostab masaek konyolu komii cheko ak banyek, iwee komostab lumek konyolu komii njirenik omena, iwee komostab western konyolu ikwongi en uluya, iwee komostab Mombasa ichopchi muchelek, bilau, nee, iwee komostab Mount Kenya ichopchi kiteri, so komoswek alak tukul kotinye amitwokikwak en elebunu lakini Kenyan aketukul ko kiit ne common anan kiit ne aenge en biik tukul chebo Kenya ko ngalekab mnyet, ngalekab chaik, ngalekab banyek ko omee karibu biik tukul chebo Kenya.

Yon ichoboksei ichopchinigei igu konetindet ab sukulit ab barak ak kotesak ngalekab lipanet ko imuche iteb Kityo ile kotes tai ta ano ge ako kokitesta ano ako ko kisub ne asi ketes ago nyolu keyai ne so itebe Kityo angot ko kisub anan kotesak Kityo kiten angot komugokse Imuch ilipan anan Imuch ilyanen lakini itebe Kityo asi kiarorun iteb Kityo ile kotesak en or ne